ilo ake naaji enkopis e huduma center teilo kerenket le Kisumu. Ajo nidim anoto passport ino. nitumoki ashomo atushuma mpaka nkolongi duo nigira aloitie e safari, neeku ore itii orkerenket le Kisumu. nidim ake ashomo inkopisini e huduma center ,nidim ayau passport.